CBK ko bankit neo eng emetab Kenya, nekikikonchi boisyet kotelelelchi akokwer boisyonik tukul chetinyeken ak rapinik eng emet, bankishek tukul chemi emetab Kenya ko kwerie bankit neo nebo CBK, chepkondok chenyoru bankishek chu kobunu CBK amu icheket chenamu konorwet neu nebo chepkondok, kikolewen CBK kampunit metinye boisyet nebo kochab chepkondok kosubken ak makenyin anan ko makutik chebo emet, ako yekako chobokis chepkondok chu, keibe koba CBK asibkekonor .

Eng iman ko ongen miising akobo Kryptocurrency. Akot kosiir yotok ayoe boisiet nebo Kryptocurrency. Kryptocurrency ko mung'aret nebo simet nekiole oliosiek chebo chepkondok eng simeet akekonor kiinus kotestai koekitu. Mitei ye ngoit chepkondok ko kakoyam konem chito ako ngometo kotestai konyilgei kochongoitu chepkondochu mising. Mung'aret nebo Kryptocurrency nekikonaam .

Kit neo nekikotai araraita bebe Victoria, koek olebunu inchirenik chechang mising eng emetab Kenya, ko tililindo nebo bek, asikobit koekitu inchirenik eng oret nenyalu akonyilken kosubken ak makutik chebo kabatindet ko nyalu kotililit kot missing, tililindo nebo bek kotoreti koisto akokirinda mnyanwek chebo bek chechoton kokochin inchirenik chechang mising kobeku ,amat konyilakis akoiyo eng oret nenyalunot, tinye araraita nebo Victoria ainosyek chebo bek chetililen cheindo bek Keringet neo nenoton ko araraita olemandae.

Ye okondoindet nebo kipsomaninik ak konyo agenge en kipsomaninik kowoche ana komwoe kole kakikwet tii konyoluu oboishen ngomnotet nebo barak kii okere ole koib kokwoutit chenyolunotii sikopit konyor imanda. Ko kondoindet tii ko boishenyin neo ko irib imanda nebo kipsomaninik ak okere ole momiten chii agetukul lii nekenyolili, nyolu yosirtoi toilet tii komiten kipsomaniat nekalet lii sikopit komuch komwa ngalechik kii ak okoshi ak atill tilet. Monyolu kiruogi chito kotomo kikochi boroindo kegas

Mi kakwautik nekiit oeng somok anan ko ang'wan yo cheimuch keboisie kiweech rabiinik chekamakat kiyokto kobechi chito age ago kaba lainda neteer. Oret netai ako nenyumnyum ko imuch ibirji chito nekeyokyi rabiishek akiborji ileji kejiliil nambarit akisoom ileji kowekun. Ngot komeyan komite oret nenyumnyum nekikejob neimuch iweche chepkondok inyegei. Orani kotinye kewelutiet amo ibe boroindo neoo. Kiyoktoi logoiwek chebo chepkondok koba ang'wan muut lo.

Kanaketab beek keboishen mukungoik ko nyumnyum mising ak kotinyye kelchinoshek chechang, mukungonik ko tukuk chekiboishen kinaken kiakik beek chekitile tukuk cheu keliek chebo karishek anan ko ketik chekibole kwen asikobit keboishen kinaken kiakik beek, mukungoik ko nyumnyum mising kenyor ak ko en betusheek alak kimuchi kenyor buch anan ko en oliet nemii ngweny mising, mukungoik kora kotebtos mising ak ko imuch koboishen chito kenyishek chechang mising kotomo koyach kowal.

Mitei moshinit nemuch keboisie kechikile ng'ung'unyek ak itondab emet ako kikokon kobiit kakwautik chebo barak chekeere ketokosune ak kekimit boisionik alak tugul chebo temisiet amu asikobit kosuldae chito boisiet nebo temisiet konyolu konai kole uune ng'ung'unyek chetinye jiji ako une atebto nebo emet. Yetinye chito ngg'omnotet neyome agobo tuguchu oeng komuchi kosuldae akoterter temisiet.

Tuguk chebo kasari chekiboisie eng kanaketab beek eng imbar konyolu keboisie eng oret nelititaat asikoker kole kariib beek akorib katoltolik eng imbaret matkolaita beek akotoreti koolong temisiet komugul. Kiboisie konyiik chemengech kinaktae beek asimabois beek eng oret nematoreti. Kijujuji beek chesau akekere kele kakinde koyamekei magutik chemokootin asimakinuun mbaret akibeet beek buch.

Kandoik chebo bolotet ko kikotesta konyor kotuyetab biik che echen eng chongindo mising ko eng olebo lumeek amun lumeek kotinye kuraishek chechang mising, kikoker kandoik chebo bolotet kolee ngot konyor kuraishek chebo lumeek en chongindo komuchi kotoret ak komanda, kikoib icheket kakwautik koker kolee kokituyo kandoik che echen ak keng'ololchi asikobit kotii komosta nechenge borotet.

Eng betushek chekikosirto ko kikebaorian mising bandab taai eng komosto nebo muswoknotet yekikotestai kochobokis moshinishek cheyoe boishet eng oreet nekikwongen ak ko kikolong mising boishonik cheboto kobotishet, kakwenget nebo imbaret kobo komonut mising, mising ko eng mbaronik che echen mising amun manyumnyum kesir biik cheimuch komut mbaret tukul ak kokerot kolee testoto ano boishonik, bokomonut mising keboishen moshinishek chetirirendos nekata biik amun moshinishek kokwenyi oleloo.

Bokomonut mising keboishen akwoyet nebunu minutik chemokiboishen kouu sokek, ketikab bandek chekokeboishen ak ngetunoik chebo minutik alak tukul nii ko amun ngandan mokyinge minutiet akwoiyet nebunu keturek chebo kiakik ak chebo dukoshek ko tokobo komonut mising keker kelee kokiteshi akwoiyet nebunu minutik amun nundos en oret ne nyumnyum ak kotese anyinyindo.

GPRS ko muswoknotet nebo kasari nekikotoret kenai anan kecheng olemii chito nemokitebei chito ak keboishen simoit kitio, yekimoche kikoito omitwokik konyolu kenai kelee tiaa biik chemii koret nekile asikobit kenai kelee kiibe amitwokik chetian, toreti kora koker kolee kokiboishe oreet neune kepcheitaen amitwokik kosipke ak ngot kolochin korik anan konekiten.

Moshinishek chetirireni kobokomonut mising eng kekweri boishet nebo kiyakaa kiakik amun yemii kiakik okwet konyolu kikweny keker kelee momii kiakik chebendi oleloo ak ko kiakik tukul ko amishen koret akenge, kakwenget kora ko toreti koker kolee momii biik chebwone ak inyokochor kiakik eng okwet ngot komomitei chito nekokimetochi kotelelchi moshinishek chetirireni keboishen kiyaken kiakik chechang eng imbaronik che echen.

Sirutik ko ngalek chebo komonut chekikinde anan kesirchi kitabushek anan ko moshinishek chebo muswoknotet asikobit kekonoren ak kisuldaen somanet nebo sirutichu, tinye ngomnotet kot neo mising ak ko yemoche temindet konyor ngomnotet ak kobo kiit neimi komuchi kocheng anan koal sirutik ak kotoretke, miten sirutik chekikoito buch ak komiten sirutik chenyolu keyal en dukoshek cheterterchin, toreti mising temindet en ortinwek alak tukul.

Eng betushek chekikosirto ko kikonyumnyumit mising keboishen moshinishek chetirirendos keker kelee kokisub ak kenai oleuu chametabke nebo minutik ak ketoret kesub kenai yemiondos kiakik asikobit keib kokwoutik, orani ko kikeboishe mising kesube ak kekwerie boishonik eng imbaronik che echen mising, ngele keboishe biik kesube boishonik ko makomach kesir biik chechang mising ak ko moshinishek komochilili kii.

Nyumnyum mising kochikil temindet aketukul ngungunyekyik kotomo kotil kolee nee nekole eng ng'ung'unyat netinye, anendet ko boton biik chechikili ngungunyek kotomo kolewen minutiet, minutiet aketukul kotinye ng'ung'unyek chemokyinge che tonyoru komuchi koyai komnye mising ak ko noton amunee asikobo komonut kechikil ak kechengyi ng'ung'unyat minutiet neyomeke mising asikobit kokon kesutik chemii barak mising.

En emoni koibe counti nebo Garissa kokwoutik chebo barak koker kolee konyor konetishet ak kosich kinoisechi biik akobo makutik chekitinyen en olebo aisurushek, aisirushek kobo komonut mising en serikali aketukul amun boishen kokweri boishonik, kikonam koboishen counti nebo Kajiado tukuk cheu muswoknotet komuch koker kolee koityi lokoiwek chetinyekei ak aisurushek chemungarayat aketukul.

Nyumnyum mising keboishen moshinit nekichikilen ng'ung'unyek kenai kelee tian beek chemii ng'ung'unyek, minutik alak tukul kotinye bimanet nebo beek nemokyinge asikoet komnye amanyalu kongeringitu anan kochongoitun mising, yekonyor minutiet beek cheyomekei komuche koet ak kolok en oreet nemakat, kikeboishen moshinishek chekichikilen beek keker kelee kokibimonji ng'ung'unyek beek cheyomeke ak ko kirochi asikobit kesoman wolutik chebitu eng moshinit.

Yekiboishen rabinik ak komii chengetunotin chemengech chekokiweche olishet ko nyumnyum mising keboishen chotok korong mising ko ngotko olishet nemii ngweny, manyumnyum missing keyooti chenji chebo notit neoo akobo tukuk chemengech komite rarakik ak chepkondok chemengech chetomo keboishen imuch kowelwel chito ak kokochi kobwat kolee tinye chito chepkondok chechang amun kanyi olantukul ak ko yeiit konyoru kotutukin.

Eng iman ko kionyoru kewelutik chechang mising yekingatiem oboishen muswoknotet nebo kasari en imbarenyun kotomo ketoi keboishen ko kenyor muswoknotet nebo kasari komoche chepkondok chechang mising, muswoknotet aketukul inyoru komii boishonik cheimuchi koyai ak ko meimuchi koyai alak, nii kokonin iyach icheg muswoknotet akee yekowolokis mokutikuk, musknotet kora koui keboishen ak kowelweli biik.

Moshinishek chetirirendos kotinye boishonik che echen ak chebo komonut mising eng temishet eng koker kolee kakinai kiit netesetai asikobit keib kokwoutik ak ketet elekikwerito boishonik en kombunit, nyumnyum mising kenai oleuu chametabkei eng imbaronik che echen ak ko ngele keboishe biik koibe biik chechang mising, moshinishechu kora kotoreti koker kolee yekobit kii nekomokibwotyin kotoretokse.

Chaang mising ortinwek cheomache ole totoreto muswoknotet asikosich asuldae magutikyuk chebo oker ole kaates kesutik eng mbaret. Maket netai neotinye muswoknotet ko oker ole keneta akonoyseywo akolitiita eng ortinwek cheimuch aboisie ayai temisiet. Nerubei amache kotoreto muswoknotet konoyseywo akobo kampunishek chekimondoei cheikoitoi besenwogik asikobiit asom chepkondok akotoretegei.

Eng iman amuchi amwaa olee kikotoret ak ko tokotesetai kotoreti mising muswoknotet biik chebo korenyun eng kosuldaen temishet, temishet ko boishet netinye kewelutik chechang notok amune sikomoche kotinye chito ngomnotet nebo barak asikomuch koistoeke mestonok cheimuch kokochi kowek leet anan kobut mungaret, toreti muswoknotet kolee kaliit ak konoisechi temindet ak kobo tukuk chebokomonut.

Eng iman kotinye kelchin mising boishet nebo keboishen muswoknotet nebo kasari eng kibis minutik ak keker kelee kakinaka beek kiakik ak minutik che terterchin, nii ko amun minutik ak kiakik komokyinge beek asikobit koekitu en oreet ne nyumnyum, beek ko sobet ak ko kii aketukul nesobe konyolu kotinye beek asikotestai sobet, toreti muswoknotet kokochi ngomnotet nebo tukuchu temindet.

Eng iman ochome muswoknotet netoreti koker kolee kotoret ak kotes rurutik chebo minutik en imbar, yechute chito temishet anan ko kobotishet komukul ko kiit nechenge mising ko kelchin asikobit kotok kelchin konyolu kotesokis minutik ak kowoo barak iyotet nebo minutik ak kiakik komukul, yetesokis kouni ko chongoitu tukuk chekeoldoi ak ko kelchin koibu boiboiyet.

Eng iman okose komnye mising yeochut muswoknotet neisuldoen boishet nebo temishet en Kenya, eng iman ko boishet nebo temishet kobo komonut mising eng keker kelee kobit omitwokik ak ko chobot kimukulmet koyai kii aketukul koker kolee kowoo barak boishet nebo temishet eng Kenya, yochut muswoknotet netoreti ak kosuldoen boishet neu nii kokonu boiboiyet neoo nemaimuch kemwaa.

Eng iman koui mising kolee kombunishek chebute chaik kamach konam koboishen moshinishek chebute chaik cheu biik nekata biik, nii ko amun butet nebo chaik komoche chongindo nebo biik, kechob moshinishek chechang chebute chaik koibe chepkondok chechang mising, kinyoru komokotin chepkondok chechang eng kechob okekweri moshinishek kosir chepkondok chekinyoru en chaik chekakibut ak kealda.

Eng iman ko kikonam temik alak chekikoba barak koboishen ngomnotet nebo moshinishek cheketeke asikobit kosuldaen ribet nebo tiongik kouu tishet ak motekoshek, nyumnyum mising kekweri moshinishechu amun kindo muswoknotet nekikuren program, program ko ngomnotet nebo kasari neyoe boishet kou akilit ak ko imuch kokweri moshinit koyai boishet kou chito.

Eng iman amuchi amwaa olee moche kokorom mising nyorunet nebo moshinishek cheketeke eng temik chemengech, nii ko amun temik chemengech konyoru chepkondok chemii ngweny, boroindo netinye nebo konyorchike besenwokik komii ngweny kora, moshinishek chekete keei komoche chepkondok chechang mising chemotinye temik chemengech, imuch ketoret kikochi moshinishechu en besendo asikoliboni ko tutukin.

Eng iman ko kikonyor temik keljin neoo yekingotiem koboisie mosiinisiek chegetegei kotoretei tiong'ik ni ko amu tiang'ik ko kikong'ering'itu mising ako kikoseserkei koba olelooen mising. Monyumnyum kenai anan kesuub keboisie biik amu timdo kochang keetik amatagu olebo taai. Toreti moshinishek koriib tiong'iik chechaang ak chetutikin.

Eng iman ko kianyoru kewelutik cheterterchin yekingatiem aboisie muswoknotet eng mbaretnyu. Ni ko amu muswoknatet konyone ak olietnyi ako ngoboisie chito mising kobendi baraak chepkondok cheboisie. Yeitesetai itinye mbaronik cheechen anan kochang'a boisionik cheboisie muswoknatet inyoru kokakonyilokis chepkondok chekeyochin. Nerubei ko muswoknotet komeche kora biik chekwerie amu muswoknotet komemuchi kokwerikei inegei. Kobegu betut ko kokeboisie chepkondok chechaang eng biik ak eng muswoknotet.

Eng iman amuchi amwa ale kikotoret mising muswoknotet nebo kasari eng koker kole kariib mbaretnyu eng oret nenyumnyum. Netai kotoreto muswoknotet koker kole kachikil mianwek cheterterchin akobit anai kiit neimuch ayai asiatar mianwechoto. Neriiubei ko kiaal moshinishek chetorirendos cheribe chametabkei. Moshinishechu koboisie muswoknotet. Kikotoreto mising arib chametabkei eng mbar ak anai kiy age tugul netesetai.

Eng iman ko ngotko atinye moshinishek cheu biik eng mbaretnyu nebo miwek ko nyumnyumitu mising boisiet. Ni ko amu moshinishek komuchi koyai boisiet neoo mising amang'ete moshinit. Moshinit koboisie mwaita ako tai kokainde mwaita kokwerie boisiet eng oret nemakat. Moshinit kora kotoreti koisto kewelutik cheibu ng'alekab atebosiek. Moshinit ko memuchi konerech akobaibait ako nerekek mising chekonu toiyet eng boisiet.

Nyumnyum mising keboisie moshinit nekikesisie eng mbaronik cheechen. Moshinit ko kitnemuch koyai kesisiet eng mbaret neo mising eng betusiek che tutikin. Yetinye chito kesisiet akoo mising mbaret konyoru konyumnyum koboisie moshinishek kosiir biik. Biik koibe betusiek chechang mising. Nyumnyum kora boisieteb moshinishek kosiir biik amu moshinishek kokese kiy age tugul eng mbar amamitei makoseshek chebitu.

Eng iman ko kikeboisie muswoknotet nebo kasari eng ripset nepo kiagik eng koretnyu. Muswoknotet kotinye boisionik cheterterchin ako chaang tuguk cheimuch koyai eng ripset. Imuch keboisie muswoknatet kiyake kiagik eng roret neyome yechaang kiagik anan kokamite chito neiyoki. Muswoknatet kora koimuch keboisie kekonore logoiwek chetinyegei ak kiagik chemi mbar asikobiit kenai oleu kiagik ak tuguuk chemakyingei.

Eeh. Imukaksei keboisie kadishek chekiliponisie eng lipanetab tuguk agot eng emotinwek chebo saang. Kadishek chekilipanisie ko chechang cheu Visa, Mastercard ak kadishek alak ko matinye kiwato. Imuch keboisie kadishechu eng duket ake tugul neoo ako kikecham keboisie kadishek biik yemi emotinwekab saang.

Eng iman konyumnyum koboisie temik cheteme mbaronik cheechen moshinishek eng minset. Ni ko amu mbaronik cheechen koo boisiet netinye ako ngerotchigei keboisie biik koite kekes minutik alak kotomo keetar kekese chebo let. Yekiboisie biik moshinishek ko moshinishek ko kwerie boisiet eng oret nebo chochinet ako imuch kosuldae koker kole kayai boisiet eng mbaret neoo eng betusiek tutikin.

Eng iman ko toreti mising muswoknotetab kasari eng kepcheita komonutik chebo omitwogik eng kiagik. Amitwogik chebo kiagik kotinye komonutik cheterterchin ako tinye kimnatoshek cheterterchin kora. Mitei kimnatoshek cheteche banyek. Komi cheigimiti kowek akomi chekochin kiagik kimnotet. Kiboisie muswoknotet kenai maket nebo kiagik asigisuldae eng pcheet nebo komonutik.

Eng imaan kochang mising oratinwek chekeboisie muswoknatet nebo kasari eng temisiet. Oret netai neimuch keboisie muswoknatet ko ribet nebo chametapkei. Imuch keboisie kamera chekakituiyo ak soet asikelile keker kele ne netesetai. Eng mbaronik kora ko kikeboisie moshinishek chetorirendos asikeker kele kakikweny mbareet akenai kiy age tugul netesetai.

En Iman nii kowole missing terektaishek cheketegee ak moshinishek chetirirendos boishetab temishet. Nii ko amun temishet konomegee missing ak kabwatet nebo imbaronik, kikomach kesir bik chechang missing kobat imbaret tii ako bichu ko ome chepkondok chechang yekeboishen terektaishek cheketegee kochuchuchi missing chepkondok chekiyokto en sang. Moshinishek chetirirendos kokimiti missing chametagee en temishet.

Eng iman ko bosei mising muswoknoteteb kasari olietab kiboitinik akotes kelchin eng temisiet. Ni ko amu yekiboisie muswoknotet nebo kasari kong'ering'itu mising bik chekesire eng boisionik. Machang mising boisionik chemache biik amu tuguk chechang koyae moshinishek. Yeng'et biik cheng'ering eng boisiet kotoreti keker kele koribokis bichu amu yeng'ering biik akoae boisiet neo konyumnyum kelipan komie.

Eng iman ko kiraboisie moshinishekab kasari chekinoken beek. Moshinishechu komi chekerochi beek orit sikebiir beek akomi chekebirune beek saang. Yechang beek chemokotin akomi keringet konyolu keboisie moshinit kebirune beek. Moshinit age nebo kasari neimuch keboisie kinage beek ko ndekeisiek chebune soet chetinye beek akosirtoi kobisi ng'ung'unyek eng ng'ony. Moshinishechu konyumnyumi boisiet.

Eng iman amuchi amwa kolee tom koletakei ng'alekab boisiet ab moshinit nekiminse eng korenyu. Kiit netai ak nekikokon kewelutiet neoo ko mbaretnyo komi olikichorkokan mising. Moshinishek chekiminse komache mbaronik chekiruiyo asikobiit kobun tinget eng oret nenyumnyum. Kikokoromit kora amu moshinishek chekiminse komache mbaronik cheechen. Eng oleobunu ko kikomiing'initu mising mbarenik.